Ore taata kuna mali nikidolta tene naa kenyorrai oleng amu ore taata enaa enidolta naa keetae enda moti natii ende wueji neetae sii ena ilata nagirae abukoki ena moti nore taata tenewoji ore ena ilata wena moti naa keretisho oleng amu ore taata naindim ateyierishore ena moti ino ore taata ena ilata naindim sinye ateyierishore endaa ino tendaa neba anaa eniyierita naa ore sii ae toki ore taata ena ena ilata naindim ateyieri intokiting naijo irmandasini imukateni naindim ashomo atimira tolduka arashu tenkoteli ino teniyata oltung'ani neku ore taata kuna naa mali nanyorai oleng amu keretisho tonkang'itie oleng.

Ore taata emashini naijo ena tenilo apik olchamba lino naa keyau maendeleo sidai oleng amu ore taata ena mashini naa kelo aipima intokiting naijo ena terit ino ena terit olchamba lino naa itumoki naa inakata atayiolo ajo kaa terit intoki aponaa arashu aponiki enankae terit peyie intushul ni peyie etumoki naa ailepunyie endaa ino arashu embulunoto endaa tolchamba lino ore sii ae toki naa kelo ena mashini aipima entoki naji temperature enkirowuaj arashu enkirobi oh ele shamba lino naa ore taata.

Ore taata anaa nikidolita tene, na ore ena naa shai enkera. naa ore taata eninko tenintobir ena shai na keyeu na ieta emoti ino, nintoki sii aata kule inono, ebee nebaa arashu keitegemea duo enebaa shai niloto aiyer, ore si aaitoki keyeu enkima, neba ana naa orgaas arashu enkima ake iyie nintumiya oshi. O re etiu neja nilo naa ainuak ale gaaas lino, nipik enkare, nipik ormajani paa itumoki taa ateyara eshai ino. Ore taata teneiteru ena shai aitokitok, niyar naa orgaas lino paa ilo apik naa ena shai ino enkeai enaa netiu tene paa itumoki taa atipika sukari.

Ore taata tenewueji noore ena tenidoltae ketae ele lee tenewueji ore ele lee netabolo entoki naji or fridge lenye ewueji nepik indaikin enyenak naa ore taata enaa enkidolta tene kibung'ita indaikin indaikin napaasha amu ore taata ketii ena toki naji dania naibung'ita naa loolo irnyanya nona karati naa nonda impuka natii ende wueji ore sii ae toki ore entoki nalotu indamunot ainei naa ore ele naa oltung'ani logira ashipakino arashu kegira eh logira ashipakino endaa naitayuo matejo torchamba lenye nore taata ena daa naa keretito ele lee enaa tenakata amu ore ena daa naa eniatua aji nore taata iwa ena daa atua aji nintung'ua olchamba lino nekimpungusia ingharamani napaasha amu ore oshi meetae ena daa naa e inyiototo naa oltung'ani alo olduka piilo ainyiang'u nore naa taata eetae neminyiotot alo olduka niaku minyiang'u neku ore taata tine igira ae save iropiyiani inonok neku keretisho taata ena siai enkiremore oleng.

Ore taata ena Kisuma e digital naa ore enegira aaas pee eng'amaa orkuak loonkutukie naapasha tele osho lekenya naa keetai taata intokitin naijio AI artificial intelligence ore taata nena ai kepoito aaret iltung'anak amu eeyau ena kisuma e digital ore pee eyau keidim taata ena ai aibelekenya inkutukie pookin naaa naapasha neeku ore taata tolosho lekenya na kegirai ailepunyie ena siai pookin amu ore taata ena AI naa kelo naaji ketumoki ashomo atareto siininche iltung'anak loopaasha ena irmasai neeku itumoki ake oltung'ani anoto tenakata enkutuk ino eimu ena AI

Ore taata tenewueji neekidolta spices napaasha napiiki oshi entaiki, ore taata kuna spice naa keretisho oleng' amu ore naa kuna spice naa ilo aitumiya apik endaa ino, naa ore taata ipikita naa kelo iatamelok arashu kelo ayau olikae shaimie sidai tendaa ino, ore taata naa keeku igira anya naa endaa naa aisidai naa ninye entoki sii ina naakejo oldalkitari pee iyas enaa anaake.

Ore taata ena bae naa enetipata oleng amu ore kulo otorok enaa enidolita tena naa enaisho taata natii eneweji, naa ore en aisho olotorok naa kelo aretisho oleng amu ore taata tenintayu enaisho oolotorok ino teweji oshi nipik naa itumoki naaji aawa enaisho olotorok niya olduka naa indim ashomo atimira ina aisho nimiru ropiyiani sidan oleng amu keeta taata enaisho olotorok toldukai oopasha iropiyiani, ore sii aitoki ore taataa ena aisho olotorok imej naji oltungani anya embata kake nkutik naa kenyor osesen lino amu ketii moyiaritin naibooyo taata ena aisho olotorok, neeku idolita ajo entoki naretisho oleng' tooseseni looltung'anak.

Ore taata ena siai naa kisapuk oleng tolosho ninye le kenya amu ore taata intokiting naijo kuna naa itumoki ake aitaiki kewon tonkaik inonok teniyiolo atesheta ena toki aitobiraki naa keetae, keetae sii kuna keek nashetieki kuna kuna usii naa nashetieki niaku ore taata teniyie tenilak tenira akeyie arriyia teniyiolo atesheta naindim ateshetaki koon taata kuna kuti naintorio naaji anapishore anaa naaji teniyata ilolan linono loiroshi naa indim naaji ake atanapie naa kulo beniak linonok naa ekitumoki naa taret aipungusa ena kiroshi okulo olan linonok.

Ore taata ena baye naa embaye naitishipisho oleng' amu ore taata enaa enidolta tene lele olee obo loota imparasini are naa ore taata naa kegira airem orchamba ore taata ele lee naa kegira aitumia ena siai ong'uesin airem olchamba lenye itumia ntokiting naaji anaa kuna parasini arashu naa teneeta olikae inkishu naakidim ake aitumia amu kidim ake ntokiting' pooki napaasha neeku ore taata ninye ele lee netegelua imparasini ore etiu nejia eh kipungusa taata kuna parasini gharama ele lee amu tanaa kenenye naaji openy oirem naa keya naa inakata erishata naado ore sii ae toki tanaa koltinka koltarakita naaji eyau piremoki naa idolita naa ajo keeta inankae gharama sapuk ore sii aetoki ore taata ninye amu etegelua ena naa kipungusa naa nena gharamani pookin naa kitoki sii asioki ena siai airem orchamba lenye.

Ore taata tenewueji, nore ele payian lotii enewueji taata ena pisha tene naa etii orchamba lenye ore taata etii ele lee orchamba lenye naa kegira aing'uraa kuna kuna tokiting' oshi naabulu naa ninche torchamba nitu euni neku ore taata kegira ele lee aitumia inkaik enye peelo naa alo alo adotu kuna mautik naa.

ore oshi taata terishata enkukuo naa keya niminieki nkoloni kumok, naa esukuul, arashu calender esukuul naa elo, anaa naji tenelo enkikenare enkukuo akiti, kelo naa amitiki kuda kera eshuko sukuul asioki, neeku ore taata ntokitin naa nayawau sirkali peyie eitobirari naa calender naa eyawuaki taata esiai oo mashinini, nkomputani naaiken ena kukuo naa, peyie etumoki aatasioki, naa ketumoki inakata, nkera aatushukokino sukuulini. ore sii ae toki ore, taata kegirae aeng'uraa tenaa. ore ena risata naikeno nkera peyie eesi naa ena kukuo naa kesioki ashuko sukuul pee etumoki naa atushuku nkolong'i enye kuna naiminie.

Ore taata ena baye naa embaye nanyorr nanu amu ore taata anaa nidolta tene ketii ele lee lomirita arashu loota enkiti sokoni enye tenewoji lomirita intokiting naijo irmosorr arashu intokiting naijo inosmoki nore taata tenewoji naa kelele ore apa ele lee meeta esiai neku ore enduata enye naa peyie eyaki naa kewon esiai netumoki ninye anoto esiai naa peyie etum iropiyiani naretie kewon enaake ore etiu nejia lele taata ele lee logira amirr intokiting enye nidolta ajo keeta tenakata enaa nidolta oltung'ani logira amiraki neku ore taata ele lee ore teipa naa kelo ake eeta nkuti ropiyiani nore sii aetoki naa ketumoki anoto endaa namiraki iltung'anak lopaasha neku ketumoki iltung'anak anoto endaa naa kipungusae ena siai esumash tolosho.

Ore taata tenewueji na ore entoki nagira aasa ketii olchamba sapuk otuunoki endaa ore taata etuunoki endaa netubulua kenyori esidai ana enidolta tenewueji ore etou nejia erasha enchan sapuk oleng, ore na enidolta neiputa enkare olchamba ore taa ena na keeta makosani na keeta esidano enye amu ore taata tenesha na keaku ketum olchamba enkare naijo ena na kipunguzia iyie esiai nilo apik enkare arashu mashinini oshi nintumia peyie ibukoki olchamba enkare neakumeetae nolong enasiai ore su aitoki tenesha nai enchan sapuk naijo ena na tanaa kerii ewoi nekwet enkare na sidai amu metii uwueji nakwet enkare teleshamba na kidim nai ayawa enadaa pooki enaarebneakubore taata keyieu ake na kedoli neturi irmutaroni oya nkariak nitapaash lchambai enkare sapuk pemitoki ainyal endaa.

ore taata enkisuma e elearning naa enkisuma sidai oleng amu, ore taata ena siai e velearning naa ena siai naa e digital nayewuo, naa ore taata eewuo naa ina siai e digital na ketumokini aanoto noo elearning portal naapasha, nitumoki naa oltungani aatabolo accounts inono tina portal naa ore teina rishata naa itumoki, atodua ajo kainyioo naloito dukuya. nidim aatodua ajo kaa siai ishooyioki, neeku ore taata ena siai kegira alo aibelekeny, kibelekeny pii ena siai edarasa amu, keeku idim oltungani aisumayu te poki wueji, neba anaa enitii, neeku ore taata ina naa keeiku ki punguza ninye iropiyiani tooltunganak, ni punguza ilotot too ltunganak oopuo wuejitin neelakua, nepuo aapuo aing'oru enkisuma. neeku ore taata ena, naa e learning idim ninye aisumayu tenkang inyi. naa idoolta naa ajo, ore taata ina naa embae nalo alo aret, iltung'anak amu kelo naa ailepunye enkisma pooki kata.

Ore taata inotoki na enakisuma e digital tolosho le kenya na ore eetae ntokitin naijo google na itumoki oltungani aisumai nai eimu google amu ore nai google na ekindim indim aikilikuana entoki niyieu niyolou na ekindim ninye aisho na enjibu naata ore etiu nejia na kelo ena aret ltunganak amu ore naa entoki nimiyiolona ilo ake aikilikuanu tinewueji nakeaku kegira ailepunye engeno oltungani na negira ailepunye enkisuma oladuo tungani, ore etiu nejia ore si inye google na indim ainoto mbukui napaasha eimu na google amu indim ainyangu te online na indim ainoto tepookikata neaku ore taata ena na embae nalo ailepunye enkisuma oleng tenibung ltunganak amu keaku na indim ainoto ntokitin napaasha tepoki kata.

Ore taata eneidim serkali ataasa peyie egeluni na irmalimulini loimarj enatemata na peyie egeluni irmalimulini toloshon opaasha losukulini napaasha loota si engeno napaasha ,na irmalimulini loi registaki tenewueji tenewueji na sapuk ormalimui neaku ore taata keaku kidim kulo malimuni na irmalimulini oota engeno taata e technology ashu digital peyie etumoki na metaa kesiai aimark na enasia onkomputani na keetae irmalimulini oota na inang'eno.